Mokuongo akawo simbeno to ang'iyo maber mondo afweny kuma chandruok nitiere gi simuno. Bang'e to alero ne jang'iewo no chandruok duto ma ayudo e simu. To kapo ni onyalo dwaro kony, anyalo konye e yo moramora to ka ntiere kama ok anyal konye, anyalo lere kamora amora ma onyalo yudo konyruok gi simuno.